Ee kweli ore enkisuma oloingangi naa kengas aaku keret ltunganak kumok oleng tonkatitin kumok amu ore naa enakibelekenya etaata ata ijo ajing enkae wueji na lasima melasima petumoi enoshi natumoi duo anya entumo ataa orw entumo Melasima pitaanikinono elotu ake naifaa ashu ebaki naa enormarei kidim nai ataa mitaanikinono neaku ilo entumokinoto amu imaniki etii oltungani obo esiai neaku oloingangi itumia ltunganak kumok oleng na orw petumoi toloingangi etiu ake anaa iboitata itobir matejo link nabo tenebo niimakiki nai entoki nabo nitau obo enduata enye nitau likae emenye neaku oe enkisuma oloingangi netarwto ltunganak kumok oleng nidim ltunganak ataa kidim ltunganak atongorai enkibelekenyata amu ore tiopa na kesuuji amu tenemetae entumo natumore pooki ngae na kibidi minyaki ashuku siadi indim ake atoningo osauti lenye neaku enetipat entumo

Ore naa enewuei neji fort jesus anaa duo entoki nayiolo naa nanu aa ewueji opa ene neyau niidim nai ayau iltung'anak laijo ilashumba nai enaa iloshi oopuonu enakop ang' enaa mara nepuonu aing'ur ingwesi nepuonu adol intokiting kumok oleng enaa metii enkop enye aanaa metii dii ninye enkop enye ileitu aikata edol entoki adol ingumoi epuonu naa eeta oshi ninje sisons napuonunye oleng Keeta irishat naapuonu onemepuonu, neeku ore oshi entoki nayau oleng naa kepuonu aingur intokiting natii enakop ang e Kenya natamayianaki natii intokiting kumok oleng nemetii enkop enye Keng'as siia aaku ore epuonu mejingu ake nija lasima peeyau iropiyiani Ore siininye ewuei neji Mombasa amu ore naa enatoki naji fort jesus naa enkop naji Mombasa ninye etii Mombasa Eastland apa ninye etii neeku inewei duo oshi ayiolo nanu ebaiki Ore sii enatoki naa epuonu opa ilmusungu duo eteshetaki enatoki , etesheta opa oltung'ani obo oji oitaliono oltung'ani le Italy apa oji Bravani naa ninye opa otesheta ena toki naa ore sii aitoki eteshetaki apa duo terishata matejo duo eiteruaki erishata naji 1593 ompaka nitoki nelo akeyie etinyikayie ometabaiki 1596 niaku inatoki ayiolo naihusu enatoki

Eeh ore duo enonko naai oltung'ani pee intumia naai matejo eh em peekiret naa kuna elde turrur naai matejo enkiremore naindim naai ekindim naai atareto tonkoitoi kumok oleng amu kitegemea duake oltung'ani anaa eh enduata ino ashua eh kaa kaa ng'eno iyata eimu enkiremore amu keng'as aaku matejo naai iyieu niunisho kanyio ena niu niun nikindim naai ayaki dupoto alang ae daa entoki ina edukuya ning'as ayiolou ore enkae toki lasima piyiolo ajo amaa dii aloito aun kaa kaidim ayaki aa uh kanyio naai ena naidim ayaki neeku eh entoki naai etipat ina neeku ore ena ena enkiremore naai naikindim ayaaki dupoto, dupoto tonkoitoi kumok amu ore ore entoki edukuya naikindim ayaki eh matejo naai igira igira aunisho neekiyaki nikiyaki iropiyiani amu ore naa naai teniun ninkes olchamba lino nindim anoto naore piitum kuna piisuj kuna sheriani matejo naai etejoki intumia ena kiwango ele shani naore naa naai piisuj naindim naa naai anoto iropiani amu ore piipik enaa enatiu naa kidim naai atareto endaa ino nikincho naai ailepunyie endaa ino nepik ewueji naa kidim naa naai oltung'ani poking'ae aikaja atang'uarra naai niyau neya toropiani sidain niaku indim naa naai anoto iropiani eimu nena sheriani neaku enetipat enindim atusu.

Oore naa orkerenget lenkop ang naa kerip enkop ang amuu, keng; as aaku etiu naa naaji eena serkali ake duo idia e shumata niaku naa keetae serkali matejo serkali iatua orkerenget linyi, aah matejo naaji Narok county, arashu aa Kajiado County ninye naaji kiidim atejo orkerenget lenkop e Narok, naa oore naaji iilo kerenget naa kerip inkwapi kumok oleng, Keidim naaji atoripo tonkoitoi kumok oleng eidim ayau naboisho neshuki ilarabali amuu meitoki naa aisho iltung'ana metupurisho amuu keidim niata olduka lino niingen nilo amuu iata naa serkali.

Kesipa naa ore enkisuma ormutantao naa kilepie enkisuma toonkoitoki kumok oleng amu kengas naa aku ore iltunganak ogira aisuma tormutandao naa kidimi naaji naoto enkisuma sidai ashua mbukui naaji naaba ena eniyieu enkabila niyieu metii naaji enaa enapa kata tiapa ijo alo aingoru embuku niyieu nilo alo aisuma ashua iyieu naaji ngori entoki ningoru naa lasima pee eilo ineweji ashu lasima pee ilo library naaji pee eilo alo aingoru naa ore pee eijo alo metii oltungani oitasheki ashua nilauni dei ninye enaduo buku tineweji neeku enaikash naaji kajo nanu ena ormutandao esidai amu kengas aaku meeta aitoki nilauni borake metaa iyata internet ino naasisho naa indim naa naaji anoto embuku ino nitum entoki ino teleleki ,menyaanyuki enda amu ore naa enda kengas sii aku meeta erishata nindim aawa meeta endoki ino naitumiyae matejo irbandols naaji ake ingoru neidipayu ina siai amu ore naa ena naa kelelek amu indim naaji anoto pooki toki nindim anoto embuku etii enkop natii ata tena Amerika etii neeku indim ake atodua ina buku telemutandao.

Ore sirkali ekenya pee etayioloito ajo kainyoo nagira aasa teshakahola ,ore naa oshi taata ena enkibelekenyata nayeuo ngejuk netaa keikumok nkoitoi oleng naningieki ilomon neeku indim naaji oltungani atayiolo mbaa kumok oleng ashu mbaa nagira aendelea tekenya ,engas aaku ore ele mtandao kwanza ashu ena kibelenyata olomon ngejuk nayeuo naa entoki edukuya ina angas nikingas aliki ajoki meeta eninko tinisudoo lomon linonok amu ijo ake aisudoo nedoli tiae weji neeku ore naa lasirak loolomon ninche ashu oosuj duo nees enjurore naje mpaka neyiolou ajo nyoo nagira aasa tineweji, neeku oree naa ena kibelenyata kumok ashua enikira sirkali najia duo oleng ina jurore ,ore naa peese ena enajito kulo asirak loolomon naa kitodolu naa ajo kesipa inatoki aashu lasima pee epuo sirkali ayiolou tenaa kesipa tenaa mesipa neeku nejia oshi eikunari sirkali pee eyiolou ajo kainyoo nagira aendelea teshakahola.

Ore irpayiani lenkanisho eee olosho naaji enaa naaji te kenya naakeeas imbaa kumok amu keidim ataaa ore esiai enye naa pees kulo lewa tine wueji amu keng'as aaaku ninche duo naaji ooku enkitanyaaakuto sidai ashua enkitanyaanyuko tiatua kanisa ashua tiatua olosho neng'as ninche aaku ninche ooku enkitanyaanyukoto sidai tiatua olosho ore eniare keng'as aaku teneetai imashoi naatai tiatua kanisa keng'as aaku ninche entoki edukuya ninche oong'as aitasheyie ena duo toki ninche oojo inji eikunari onji onji onji meeku ore ina naa entoki yare etoki euni nqa keng'as aaku ore kulo payiani lenkanisa naa matejo naaji teneetai arusi ashuu teneetai naaji enyamali pookin naatai tekanisa naa matejo naaji etii oltung'ani oshomo naa ninche oong'as aaku keitasheki ine weuji ninche naaji matejo naaji keetai enejoitoi kepuoito kanisa ninche otii ine weueji ninche otii esipil ninche oos pokitoki neeku ina esiai enye tekenya musima.